Owinjo bed ni kogik otieno to atedo chon, achiemo chon, kendo atieko tijena mowinjo atim gotieno chon. Ma biro miyo anind e wang' sa kendo anind seche modhuro, mondo achiew chon, kadhi e tijena mapile kapile. Ok owinjo bed ni adeko sama adhi e tich nikech nitie geng'ruok mang'eny e wang'a yo.

Anindo sech abirio chakre saa ang'wen otieno nyaka saa apagachiel okinyi maa miyo akilina gi denda bedo gi yueyo moromo kendo achiewo ka ategno nikech jite ma atiyo godiochieng' nge'ny dwaro del moridore , del ridore gi nindo moromo

Aneno lee ma ipidho e dala miluongo ni kanyna. Lee ni konyo ji ting'o pi koa kuma bor kagitero e delnigi. Aneno ka oketne mzigo mar nyithi diek e ng'eye kod obuyu bende oting'o kotero kuonde midware

Aneno klundeng' marateng' ka en e wi lo mong'in. Lo mong'inni oting'o tonge kendo odhire kogole kamachielo kotere kama onyalo toye tong'go kata golo nyithinde.

Mondo ng'ato obed gi okumba mar thiedhruok, nyaka ondikre e SHA kendo owinjo ibed gi simu kata iti gi mbui kuom chiwo nonro mari mar simu, nonro mari mar ID gi osiptal midwa ni othiedhie. Kendo nyaka ibed gi pesa mar chulo dwe ka dwe mondo gini okonyi.

Intanet kaka e citizen sirkal tiyogo mondo okaw nonro mar jopiny. Kendo okete e data mar sirkal. E citizen oting'o ndikruok mar ID, kawo lesen mar riembo, kawo ndikruok mar paspot kendo yudo otiko ma kaka police ma puodhi ni ionge thagruok moro amora.

Ma a en klas ma jopuonjre matindo ipuonje. Kendo nyathi ochung' malo mondo osom ndiko ma japuonj ondiko e bao marateng' kendo nyithindo mamoko chiko itgi ka ginuoyo gik mosomo achiel kachiel. Oting'o kede kendo osiemo godo nyukta mondiki e bao.